Ũndũ ũyũ tũrona haha nĩ ũkũria wa mũhĩa, na ũkũria wa mũhĩa ũcenjetie thikũ tũrĩ nĩ atĩ, nĩ ũcenjetie kuuma gũkũrio o kũríĩo tu. Ũcenjetie nĩ atĩ nĩ ũkũragio, na ũkendio thako nene-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, na mũrĩmi nĩ guo one gĩa kũrĩa na gĩa kũendia.

Cai ũrĩa nyendete mũno nĩ wa cai wa Aroma ya tangawithi. Cai ũyũ ndĩwendete nĩ atĩ nĩ ũrĩ mũcamo mwega na ningĩ nĩ ũcanjamũraga mũndũ rũcinĩ. Cai ũyũ wa Aroma nĩ wa thogora wa thĩ, nĩguo wendithagĩrĩria mũndũ kũũgũra tondũ nĩ ũrahota kũũgũra.

Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kũndũ kũrĩa kwega mũndũ angĩthiĩ gũtwarithia gatarũ thĩinĩ wa Iria-inĩ rĩa India nĩ Mombasa. Mombasa nĩ kũrĩ kũndũ ngũrani kũrĩa kũrĩ na gatarũ, nĩkuo Ndiani, Pirates, na Nyali, kũũ nĩ kuo andũ mangĩthiĩ gũĩkenera gũtwarithia gatarũ.

Njĩra ĩrĩa nyendete ya kũamũkĩra mohoro nĩ intaneti, nĩ tondũ intaneti ĩrehaga mohoro o rĩria maumĩra, ningĩ intaneti ĩna njĩra nyĩngĩ cia nyenda cia ũkinyanĩria nĩyo Facebook, Instagram na Twitter nĩyo X. Ningĩ, ũngĩenda gwetha mohoro marĩa maumĩrĩte hau mbere, nĩ ũkũhota kũmetha na ũmone.

Nĩguo gũkinyanĩria gĩthomo kĩa ndigito kĩrĩa kĩiganaine, mĩnĩstrĩ ya gĩthomo ĩnyitĩte itemi rĩa kũheana kompyuta cukuru-inĩ ngũrani ngũrani. Ningi mĩnĩstrĩ ya gĩthomo nĩ ĩnyitĩte itemi rĩa kũheana mathomo ma burĩ, kũrĩ arutani na arutwo arĩa marenda gũthoma gĩthomo kĩa ndigito.